Ĩno nĩndĩrona nĩ mbanjeti ya bũrũri ya mwaka wa twenty twenty two nginya mwaka wa twenty twenty three iria yarungagĩrĩria maũndũ manene ana arĩa metagwo the big four. Maũndũ acio nĩ irio, nyumba um, maindacitirĩ na um ũgima wa mwĩrĩ. um Mbanjeti ĩno nĩndona yaheire security ya bũrũri mbirioni three nineteen, na mwena wa kĩthomo ũkĩheo mbirioni magana matano ma thatini, nayo government cia makaĩntĩ ikĩheo mbirioni magana ana ma mũgwanja na technology nayo ĩkĩheo mbirioni fifteen.

ĩno nĩ rĩciti na rĩciti ĩno yonanagia mbei ya kĩndũ kĩrĩa kĩrendio na nĩteithagia mwene biacara thĩiniĩ wa gwĩka mathabu make na bado kĩuga, kũiga recodi njega. Na nĩteithagia bado kũmenya indo ciake iria ci thĩiniĩ wa biacara na iria thiru. Na noĩteithagia kũgirĩrĩria wĩici tondũ nĩyonanagia mbei ya kĩndũ kũguo mũndũ angĩtũmwo ndangĩhenania mbei. Na bado nĩhũthĩkaga thĩiniĩ wa kuoya igoti.

Ũyũ nĩ mũcere, na mũcere ũyũ wĩthiinĩ wa nduka, naũcere ũyũ ndĩrona ũngunia-inĩ na maratathi-inĩ, na mbei cia ngũnia nĩnyandĩke, na mũcere nĩ kĩndũ kĩmwe kĩrigagwo mũno thĩinĩ wa bũrũri. Mũcete nĩ ũtũheyaga hinya wa mwĩrĩ, na wendetwo mũno nĩ andũ, mũcere maita maingĩ nĩ ũthondekagwo bũrũri-inĩ, na ũyũ ũngĩ ũkarutwo mabũrũri mananja.

Haha hena M-pesa, na thĩinĩ wa M-pesa ĩno, kwĩna atumia erĩ, ũmwe nĩ mwene M-pesa, ucio ũngĩ nĩ customer na nĩmaronekana customer ũyũ akine mwene M-pesa mbia, nake mwene M-pesa ta aracitara, koguo nĩkuonania customer ũyũ arenda kũigĩrwo mbia M-pesa, M-pesa nĩhũthĩkaga mũno kũnyihia kũnyihia nditi yake kũnyihia nditi ya gũĩkĩra mbia thimũinĩ, na nĩhũthĩkaga gũtũma mbia, kũiga mbia, na kũruta mbia.

Harĩ bata gwĩka ũndũ ũyũ wa gũthurana, nĩ tondũ gũthurana kũhotaga gũcagũra andũ arĩa tũrenda maikarĩre itĩ ciotongoria, na tũngĩaga gũĩka ũũ, nĩ tuonaga atongoria marĩa tũtekwendaga macagũrwo, na ũndũ ũyũ timwega tondũ nĩ ũgiragĩrĩria gũthiĩ nambere gwa bũrũri, na mbandũ nĩ ũtũmaga mũndũ akaigwa atarĩ mũiganĩru ngoro.

Gĩkĩ nĩ gĩkundi gĩa thirikari kĩa AJIRA na gĩkundi gĩkĩ nĩ kĩhũthĩkaga gũthomithania koci ciganona cia mĩtambo na indo ingĩ. Na gĩkundi gĩkĩ, nĩ gĩteithagia mũno ayuthi a bũrũri wa Kenya kwambia biacara na, na gwĩka koci cia kũmateithia. Gĩkundi gĩkĩ nĩkĩrĩhaga andũ, arimũ a kũbundithia ayuthi aya na bado nĩgĩteithagia kũ mentor ciana. Na haha nĩharonekana andĩ makenereire mũno kũhũthĩra mĩtambo ya computer.

Ndĩreciria ũhoro wa gũtangĩkĩrwo gwa customer thĩiniĩ wa bengi, ĩno nĩ bengi ya KCB na thĩiniĩ wa bengi ĩno kũronekana kwĩna counter nyingĩ na counter ici cikoragwo o counter ĩrĩ na kaũndũ karĩa ĩratangĩkĩra na thutha wa counter ici nĩkũronekana kwĩna andũ mabangĩte raini ya itĩ na andũ aya kũronagwo maratangĩkĩrwo thĩiniĩ wa counter icio. Na counter ici ciĩna gĩcicia gĩa kũthurũkania gatagatĩ ga customer na mũtangĩkĩri.

ũyũ nĩ mũteng'eri wa ihenya rĩa mita igana rĩmwe etagwo Ferdinand Omanyala. Na mũteng'eri ũyũ ena ateng'eri angĩ thutha wake. Bata wa mũteng'eri ũyũ thĩiniĩ wa Kenya nĩatĩ nĩatũmaga Kenya imenyekane nja wa mabũrũri maya mangĩ na nĩambararagia bendera ya Kenya kũrĩ mabũrũri maya mangĩ.